ore kuna naa intasati naatii orsokoni aamirisho adolta inagira amir ilmashungwa nemirta ilnkulie inkwashen, egira amir pooki intokitin naapashipasha , nadol ajo kegira iltung'anak ainyang'u oleng' etii inamirta tebuut egari adol egari nabolo negira inkuliek aamir too ilpuyai , adol ajo kegira iltung'anak ainyang'u oleng' naa keret niche ena biashara oleng'.

ore ena naa kajo koltung'ani ele osisho tee mpeesa naa keeta naa ilasak lenyanak lesiai, adol ajo kegira aisho ena tasat iropiyiani, nadol sii enatasat ibung'ita esimu enye, kajo kegira ajo pee eliki naa inamba naapik kuna ropiyiani peyie melo ake nitapong'oo neeku adolta ajo iyiolo ele papai naa iropiyiani ishorita ena tasat, amu kajo keesisho tene pokirare tena empesa.

ore ene naa kadol jo e benki nagira iltunganak aapuonu aitayu iropiyiani enye, netii ilogira apuonu aaapik, kake adoolta tene ajo iropiyiani eetuo iltungank aapik, e benki. neeku adol ajo kegirae aiken, nepiki anaa iltururi. peetumoki aatayiolo ajo kesiana nabaa egira ajo pee epik atua, ena benki.

ore pee enyor iltung'anak, loo ildukai iropiyiani esimu naa kisidain oleng' amu kisho oshi iyiok matipik te till namba , pee mitokini aapuroo, amu ore naaji pee eeku inkaik ake etii naa kidim iltung'anak nepuonu nepuroo, kake ore etii esimu naa ketii eweji sidai amu mitoki oltung'ani ayiolo ajo kaji itipika nena ropiyiani, mitoki sii ajuru alang' kuda naaolta ajo inkaik etii neeku kisidain oleng' tesimu.

ore ena naa kajo ke maasai mara, adol ajo eetuo iltunganak aing'or ing'uesin teine oshi etumi oleng ng'uesin kumok, oo nkabilaritin kumok, anaa adoolta tene ajo ketii olng'ojine, netii olowuaru keri. netii nguesin akeyie kumok. netii sii ninye olng'atuny. ore kuna ng'uesin nimitumoki ake aing'ura mikinoro tene amu ebaiaki naaji nenya oltungani. kake kisaidia iltunganak tenepuonu ing'or tene, amu kikararo neeku metumoki aipang'u. neeku kadol ajo iltunganak kulo looyetuo, aing'or ing'uesin te mara.

adolita tene oltungani oreuta oltukutuk, negira osikari aitasheyie, kajo kegira aing'uraa tenaa keeta mpala naarwuee iltukutuki, neeku adol ajo, kegira ele sikari asipu oleng intokitin enyenak, peyie etumoki aishoo meshomo.

ore ene naa sipitali ena naipimieki e national naipimieki iltung'anak emoiyian e cancer, naa adol ajo ewoshito iltung'anak olaini mipimi naadolta sii endasat nagira aing'or ena kompuita kajo kegirai aitol tenaa kipositiv enaa kinengativ, naa ore enamoyian naa keeta olchani, aa ore ake pee kimpimi nedoli ajo iyata , nikichori ilkeek lilo awok naa ekiret lelokek oleng' aa mikintoki duo naaji aitanyamal tiniki chori ikeek lena moyian nilo awok.

kesidai amuore iltung'anak kumok lekenya naa ilairemok loo ilchambai naa ore ilairemok loo ilchambai naa kisidai entaisere enye amu ore tengata olameyu ore oshi niche teneiremisho airem edaa nepik idaikin ilkompen paa ore tengata olameyu netum niche ainosa nemeitanyamal olameyu neeku menyamal niche kisidai entaisere enye, naa ore oshi iltung'anak lekenya naa ore oshi tengata olameyu kikumok ilotimira inkishu enye aa ore kulo tung'anak oota inkishu ontare , nemir tengata olameyu nitumiya nena ropiyiani aasie kulie baa ake etipat pee meya naa inkishu enye olameyu ashuu intare, neeku kisidai eramatare entaisere edaa tekenya.

kesidai amu ore iltung'anak kumok lekenya naa ilairemok loo ilchambai, naa ore ilairemok loo ichambai naa kisidai esiai enye amu ore tangata olameyu, aa ore oshi niche pee eun edaa nepik idaikin ilkompen paa ore tengata olameyu netum niche ainosa nemeitanyamal olameyu neeku menyamal niche, kisidai endaisere enye ore sii iltung'anak le kenya naa ore oshi tengata olameyu naa kikumok ashi inkishu enye aa ore kulo oota inkishu ontare , nemir tengata olameyu nitumiya nena ropiyiani aasie inkulie baa ake etipat, pee meya naa inkishu enye olameyu ashu intare neeku kisidai entaisere edaa te kenya.

ee paye ore tenkopang' ore edung'oto entim naa kegirai aibooyo too nkoitoi naaje ore enkoitoi nabo ore ake tenkopang' pee edung' oltung'ani olchani, nitanyamali oleng' nejokini ore ninye iyie naa ilak eleshani nejokini naa iloito ninye ang'as jila, nilo alimu ajo kanyioo sababu nitudung'ie olchani, ore enkae neeku keeure iltung'anak oleng' ina kitalaata neeku medung' ilkeek ,ore enkae naa ore sii pee edung' oltung'ani olchani nejokini, peyie eun likae ore enkae toki naa sitae , naa kegirai aiteng'en iltung'anak tenkopang' esidano olchani ajo ore ilkeek tenetii naa keyau enchan neeku mikiata olameyu tenkopang' neeku iteng'enita iltung'anak oleng'.

Wore tenkop ang', etii enasiai oleng' eisapuk naleng. Amu wore ena pisha nadoolta, naa empisha oltinga. Oltinga ele oidong enkurma. Etii taa oltinga enkop ang' pii naleng. Amu, ninye naa itumiyiai aidongie irpaek, pee eaku enkurma nayierieki orgali. Naa wore ena siai, eboloki iltunganak biashara kumok. Aa nchere wore ninye ele tungani angas, oata ele tinga, naa ketum iropiyani amuu, teneponu naa iltunganak aidong enkurma, tenewoji, aaidong irpaek lenye, nelaki inchirinini. Kulingana enaa enaba naaji irpaek oata oltungani. Wore enkereni, nitalaku arubaine, nikunari taa nejia.

ore entoki naalotu idamunot naa intokitin naaaji factory amu ore ena pisha elio taa engaji sapuk natii naijo orkompe naa kajo nanu ineepiki entoki naitobiritae tene , ore tebata enaaji pus neetii engaji nateng'ere, egreen house, neeku ketii apa edaa natii enaaji green house taa natuunoki tene neeku ninye itayioki, apik enaaji elde kompe pus apik ene.

ore eng'eno niyieu pee iyas ena siai naa naa keyieu naa niyiolou , eyieu taa oltung'ani osomeya ena siai, oshomo sukuul ena sisi niteng'eni enikoni, teneremi enkop ashuu enkulukuoni naa pee etumoki atayiolo, keyieu ena siai enkariyiano sapuk eyieu oltung'ani oisomeya neeku ina ng'eno eyieu , eyieu neeku ina ng'ene eyieu oltung'ani osomeya esiai enkiremore.

ore kuna na eji entoki ena nangira abulu, enkaitubului naje ee ore duo pajo aingorr, na emposhoi, emposhoi ena natunoki, nepiki atua enkop, niaku tenekata kengira aiteru arumisho, petumoki atubulu ore ena na olnganayioi lemposhoi otipikaki atua enkop niaku kadamu nanu ajo enkiremore naloito dukuya, tene weuji eunore emposho.

ore tena pisha adolta nanu imauwua adoolta imuwua sidan naa tining'or dii naaji kenyor enkong'u naleng' adoolta imauwuani sikitok na dolta ina nyori naa doltneeku etubulutua a inaado ormung'iein, kajo ore ene naa olchamba loo imauwuani naa mirtae etuunoki taa nepiki ilkasukuni pee epuonu olo rere anyiang'u, ore enkae toki nadoolta ekadoolta nanu ena bakuli sapuk, ashu atua ele shuma opiki kuna mauwuani.

ore temurua ang egira enasiai atobirari naleng',aa ore ena naa eunore oo ilpaek naa oltinga ele oloito aitayu ilpayekek oidipaki atuun neeku keerita ele tinka aitayu nitayu iloowotok, neer dii akeyie adung' amu keji edung'ore, oolpayek aitelelek alang' anetumiya iltung'anak inkaek enye, neeku ore ena siai tenkopang kisapuk naleng oleng amu kiremishoi ninye tengopang' kenyor iltung'anak lenkopang' aatuun ilpaek ninye duu biashara sapuk oleng tenkopang' eeunore oo ilpayek omposho.

ore ena siai kitishipisho amu eketii sokoni natii ilmashungwa kanyor nanu ena siai kaitiship naleng' amu biashara naa naloito dukuya tene biashara natumieki iropiyiani netumi edaa , amu etum oiloinyang'u entoki nalo anya ore olo mirisho netum sii ninye inpisai enyanak kaitiship nanu ena siaii oleng' ore ninye ang'as ena kokoo anyok oleng' amirisho , eeta taa imashungwa tene etonita aing'oru iltung'anak oinyang'u kuna tokitin enyanak pee etum ade enkitoki nayang' netum impisai naadung'ie akeyie siininye intona netii iltung'anak opoito, itodolu ajo kanyor oleng' amu milau naa oltung'ani limiraki, kuna tokitin inonok amu kajo kenairobi dii ena osokoni sapuk.

ore tenadol enapisha oe entoki naalotu idamunot naa adol ninye ang'as ee ajo taun kitii nairobi taa olduka sapuk lekenya neeku kadol ajo ore enakop naa enkop sidai oleng' nairobi ena naitadamu ninye nanu esidano enkopang' naishoo iyiok Enkai, kesidai nairobi oleng' naa keyie paa ore ilarikok lang' neibung' enakop nikiata nitae enkop sidai neripi pee ejing eseriani enaa enapake natii, ore enkae niyakikisha ilarikok ajo kisafi enkopang metii oloiterio amu kisidai oshi nairobi ore tenakata enaa enadolita tena pisha, madolita akeninye tenakata oloiterio kake etii ake ninye tenakata aishoto ena taun nemesafi naa keyieu ning'urari.

ore ene endoki sidai ekadamu nanu biashara naloito dukuya tene sokoni ena natii olorore kumok, lo poito kila oltung'ani neloito inchugulini enyanak, kila oltung'ani netii biashara enye, ore enaa enidolita tena pisha etii enkokoo namirta ilmashungwa, ninosita edaa netii endasat moruo namirita inkitunkuuni, netii ilpayiani oorikito inkera enye, kajo sukuul erikito olaanapita ilolan , naa kajo keetuo ake ainyang'isho.

ore ena naa ewokunoto enkare kadamu nanu enkop ang' paa ore oshi ninye enkopang' naa enatoki oshi kintumiya olmuferegi aawokunye inkariak, nesesha oshi aa inkera naapuo awoku enkare amu ketaa niki ake inkajijik neeku miroshi melakua eweji nepuoi aawokunye ore oshi enaare olmufereji naa misidai duu oleng' tewokoto taa mewoki too nkutukie kake idim naaji nitokitokie niwok taa, kake ore eyiarare , wengitukushore, ontokitin inoo nkilani, naa kidimi naaji atasie inasiai, neeku ore ena siai naa sidai oleng' idol ninye ajo ore kuna kutitik ayiok naayotuo awouku naa kegira ashipakino.